Nyolu kisimji kondoindet nebo koronotet noton nebo kot nekingoten ngatutik sikobit kokon rabishek chekiboishen en sugul anan chekiboishen ketechen sugulishek amun inendet kotinye kee ak ngalekab chepkondok chebo sugul chetoretengee bikab inganaset anan bikab komosotet sikobit kosomoso lagok, konito anyun kokor konyorjingee bik chepkondok kokobun kondoindonotet ak keker kele kokiboishen en komie sikobit kobitwalet yekakoit rabishechotet sugul.

Nyolu kecheng muswoknotet nekor keboishen kepchetoen chepkondok kobaa komoswek cheterter cheboishejin sirkalitab emoni kou ingebaa komosto nebo somanet, keba komosto nebo konyoiset ii, kebaa komosto nebo temishet ii, ak koraa komosto nebo losoishek sikor kobor kole kakipcheita ano rabishechotet koniton kokor kotere bik komatkowis chepkondokab emet amun kor koboru kele kakipcheita ano chepkondochotet konito komuktokee kosto ngelelinik cheibu ibetab rabinikab emet anan chemose bik ak koib rabinikab emet kotoreti muswoknotetab kasari.

En konetishetab let nebo kasari nemou kenyishek chekikoba koyoe kipsomaninik konetkee kit nekikere kole tun konyolu koyai inendet en tai, koniton koyoe ketech sugulishek anan darasishek chekachanga amun kor komoche lagok koyai sana sana koborunoik cheiboru icheket en eunekwak ii kele yoe kou okot maran moche kobor lakwet oleimuch kochopto omitwogik anan komoche maran kobor lakwet yeimuch kotekta kot koniton kokor komoche olemiten boroindo sikobor ngulotionotet netun koyoe en kenyishek chebwonen koniton anyun koyoe kokararanit somanet ii en kipsomaninik.

Kor kotoretokse kiboitinik amun makoi korib buch chemokoikwak kor konyorunen okot akichek keljin neo kot missing' amun en ribset nekokoribso, ako koraa kokoron komi maran boishonik chekokitesendaa koyoche kebun koraa kiboitinichutet komokinyor chemoik direct koniton koyoe bik konyorjigee maran kazishek en oretab agenge en agenge amun kokisib kit nenyolu keyai anan kolisib oret nenyolunot yekan kebaa kesom maran boishonik.

Asikobit kotoretengee en maran yon kabit kewelutiet en inganaset amun yoche komi rabishek ii chekonorotin amun anan kebaa komuch komi chito nekamian ii en kokwet o maran kamakomuchekee kokor kelele ongeswen rabishechu kiran kekonor, anan komaran komi kipsomaniat nekomiche kwo sugulishekab barak kou Nairobi asikobit kotesendaa somanenyin, koniton kokor komotindo tabushek alaktugul ii amun kor kibokesween kityok kele rabishek ata chetokomi chogoshek anan choketab kokwenyon kokor ingunon kobokosom chito sikotoretengee.

Inoni kokor keboishen simoshek kinet bik akobo elekiterto tutuinik en nganasokiok kou maran monge chito kole totketerto ono kokor koyoche kepangan konetishet akobo tililindo eleimuche koterti chito tutuinichutet. kou maran monge chito kole tos boishen kerichek ochon kokor en ngamotik ii kokor komuch koboishen simoshek konet bik kolenji kiyoe kouni ak kouni sikobit iter konoton anyun koboishen anan koiku roisi kekirinda tutuinik en inganaset komugul ak koyai noto konyorjigee keljin bikab inganasanotet.

Yon kakobata kesishet anan butishetab rurutik en imbar keibe rurutik chotet akityo kobikende ole kikonoren yotet Ko choke akeker kele ole kakikonoren komamiten tukuk cheimuchi kowech tukuchotet anan kochutei koristo neimbusen tukuchotet ngemwa kou ng'endek ko katkokakituti en ropta koyochei kopakiparkan sikobit komanunyo akine bandek koyoche kopakiparkan keker kele kaibur en ole sayat yon kakotoi anyun kosoiyo ng'endek anan bandek ketor asikobit kema akinde kerichek sikoter tiong'ik che imuch kong'em ko yo kakinde anyun kerichek ko imuuch kekonor sikobit koam anan kwalda temindet sikonyorchigei rapinik chikoi koboishen en tukukab kot

Uinwek chobune yon oboishen simoit ii kokor komokyingee bundles sikobit onyoru logoiwek cheititotin ii akobo olietab tuguk chekomoche chebo minutik, niton kokor kotoreton yon karaal bundles ichutet sikobit ochut muswoknotet okotur ole tos oinon minutiet nekararan ako olienyin koune, konondo anyun kotoreton sikobit atil tilet nekararan amun kor onyorjinikee kit aketugul nekomoche yon kochut akobo ngalekab temishet kokor koboruon kole minutioni kouni ok kouni akobo chepkondok cheuni konondon kokor konyumnyummwon atil tilet nekararan.

En iman kokararan mungaret nemingin neitoche rabishek kobun m-pesa, ak ngandan mi bik alak cheimuche kowekta rabishek ii komachang kongunon yoche kecheng oret ake nekor kenoe kele chichi kokawekta rabishek chekamanyolu kowekta kokakwal kit anan kokokoyonjin ak chito koyokji rabishek, sikobit kibesho ok yon kokoyokji chito wrong number rabishek kokokiboishen muswoknotet nekararan koniton kokor koyoe okot chemungaraishek kotesendaai mungaroishekchik ii komomiten koimutik alaktugul.

Indiboishen SACCO, anan ichutu kokor kotoretin sikobikt ikonori rabishekuk kotuten kotun kerimokyigee rabishechoto kekoni sikobit itesendaa boishet nemaran kemoche anan komungaret nekemoche iyai kokor koyonun kondoikab SACCO amun kor kokere kokiletab kee netam itinye ikotoi rabinik koba SACCO kokor koyoe chito konyorjigee ki neboishen yongomokyigee amun kor kowo chito ok bokobesen rabishek ii komokiyeten amun kichut SACCO inotete kokor kogeljin kot missing' en chito yon konyorjigee kewelutik, anan oot komaran yon komoche konam mungaret kongobokosom rabishek ii komokiyeten amun boto inendet nemi orit yote.

Kor koyochin rabishek chechang yon kemoche iwekte amun ingele kebesen eliput kokor komokomin elipunotet kor komaran kogonin bogolushek sogol amun miten tuguk chetiloten, ak tun iwektoi koraa kotebe rabishek chechang kou ingele kikebesen eliput agenge kotum komoche iwekte eliput agenge ak bogol angwan ikere ile kor komonyorjigee keljin chito nekomoche koboishen rabishechotet amun kateb rabishek chechang lor iwektoi konitet kongoyondit newo kot missing' nekilo kobitu hasara en chito amu kakitil rabishdk chemaran kototo koboishen inendet koyoen boishenyin nebo atkan tugul.